ore ena naa eunore omaua naa kore eunore omaua kitishipisho oleng amu kore enedukuya kitiship inkonyek ore sii eniare kepuo iltung'anak amirr netum iropiyiani naaret ninche tonkulie baa.

ore naa kuna naa impoosho ore peidipi atekesetu impoosho temparet neponunui apakal tiang nepiki ilpuyai sapukin nepuo apakal pee etoyu petilakini atakonorr kake ore ekuon etu epakali epiki ake enkolong kore enkolong nalio enkolong nemetii enchan nepakali tiaulo ore peidipi atapakal nekuo aitaa enkijape pee epuku olchafu ore peidipi nepiki olchani nepuoi apik irbenia ashum.

ore naa ena naa inkuashen ore inkuashen oshi eton etii olchamba naa kenyori nelio kuna kuashen ajo iterutua aitayu intapuka naa kore peutu ajo itaitio intapuka neshia nepuo apik ilchanito lopuo aret pitayi inkuashen sapukin arashu isidain nemetii imoyiaritin naa kore sii inkuashen nabo eyieu neeku oleng naa epuoi ashukoki inkulupuok intonat enye pee etum atoisho oleng.

ore naa ena naa entoki naji sign post arashu sign board ore sii ena naa keret iltung'anak peyiolou ajo kaji inakop arashu epiki oshi inkoitoi petilaki iloreusho atadol ajo kaji etabaitie arashu etaa pibaya ewueji neji oloitokitok.

manyorr taa nanu ena baye amu kore ninye ena baye kwanza enedukuya netiu anaa emasho naetuo iltung'anak atumo tenebo niaku etabayie esaa napuo ainos endaa niaku manyorr oshi nanu ewueji nebore iltung'anak nemanyorr sii tena atadai towuejitin arashua anya endaa nateyiara iltung'anak lemayiolo nemanyorr sii atadai tewueji nebore iltung'anak amu etii sii indaikin nemayiolo atama neeku kepikisho aibu.

enetipat ena siai amu ore oltung'ani oasisho tewueji nejo customer care naa kilo aret tewueji nitii ore pekijo matejo anaa enkampuni sai ena ore piilo alo nikilo ang'amu ele tung'ani lotii inewueji e customer care nikimparishore ajo kaji iloito ore pemiyiolo nikilo autaa nikiliki pokitoki nanare piatau arashu pinchooyo pee itumoki ashomo ewueji niloito nekilo sii autaki pokitoki nilo enebaiki niyieu piasishore teine wueji arashu tenkata nitii ine wuji.

Ore enewueji, adolta iltung'anak kuumok otowuenitia temisa nabo, aman ina misa ekueni. Neeta pooking'ae ebuku wenkalamu, netii ele obo lotii dukuya enche, netii si idia tifi natii dukuya teidiewueji. Na ore enasiai, etiu enaa entumo olarikok, arashu olaasak lenkampuni naje. Ore oshi pepuo aas enatumo, na ke ipoti iltung'anak pookin, arashu ilarikok pookin, nepuo atoni tenebo, nepuo airo, ajo kakwa nyamaliti egira aimaa, arashu kakwa ntokiting sidan nataasa, arashu etii naakeyie entoki nayieu nepuo aas tenebo.

ore enedukuya ore ena naa olama opikakini enkiteng arashu inkishu arashu inkerra arashu pokitoki akeyie niata tolchamba lino kore paa enetipat ena siai naa kilo autaki ajo kaa, kaa mua onkishu iyata arashu eneba inkishu niata arashu akeyie enamba onkishu niata arashu enkabila onkishu niata.

Ore ele naa olkret, ore oshi olkret naa sidai amuu ilo apik oltung'ani intokitin inono pee iloamirr, matejo toltungani lotuuno ilnyanya arashu kitunguu, ilo apik atua nirrid, nisiep oleng mincho eurori, nilo anap oempikipiki arashu engarri aya sokoni. Naake eipimieki oshi teena sininye olkret ee ninye eitumiai aipim ilnyanya arashu kitunguu pee etilakini atimirr.